Mĩbango ĩrĩa ĩigĩtwo ya gũtigĩrĩra mĩtaratara ĩkoniĩ ICT nĩ ĩrarũmanĩrĩra na matanya ma gĩthomo bũrũri-inĩ nĩ ta ĩno; Wa mbere nĩ ũtambia wa thitima thĩinĩ wa macukuru marĩa marĩ. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ Ministry ya gĩthomo kana andũ arĩa maroraga mathomo gwĩtĩkĩria gũkorwo kwĩna ithomo rĩa komputa thĩinĩ wa cukuru cia mũthingi. Ona ningĩ gwĩtĩkĩria arutwo makĩria arĩa marathoma na mũtaratara wa CBC kũhũthĩra kompiuta, na nĩgetha kwagĩrĩrithia mathomo mao. Ona ningĩ waki wa macukuru ma ICT thĩinĩ wa matũra onakuo nĩ ũgũteithĩrĩria na njĩra ĩmwe nene mũno.